Kore nanu entoki nadamu tenadol ena pisha naa kadol ajo ketii iltung'anak apa lotunishote alafu paa kegira tenakata aisampu inatoki apa natuuno niaku adolta ajo kegira aagel peyie iteru amirr amu ketii enye engarri inewueji naa ketii engarri natii ilola iloidipaki atipik irkuniani neku kimaanisha ajo ore ena kiremore naa kiremishore naa ore ena kiremore enye neena enamiri nana tokitin natekesuaki neeku kadolta ajo keesita kulo tung'anak enkiremore e biashara.

Ee ore esiiai enkiremore na kesapuk oleng tenkopang enkop e kamukuru, amu kiremishoi ore si tenkopang keetae enchan amu ketii enkalo oldonyo neaku kesha nkatitin kumok neaku kisapuk esiai enkiremore tenkopang, neaku ore baadhi ontokitin nairemitoi tenkop aang eetae irmaisurin, eetae irfakadoni neetae akeeyie irkulie fruits naa irmaembe nitokini si aaku keetae irpaek neaku keti enkiremore enkop ang kiremokini ntokitin kumok amu ore nye mpoosho na kuti apatin ake eya nepoi akesu tolchambai.

ore taa naiyi nye enduata aii teneyaku enaiko irmareita teneiro naa kaidim atejo naa piishori pookin enkata nairo ore tanakata anaa teneatae entoki nagirrai ai jadiliana naa keeta pooki ng'ae enkata mee keaku oree conversation pookin irpayiani ake loota enkata nekuu kajito ake nayi pee eishori intomonok sininche opportunities enaa pee isho irpayiani naa keaku ore te decision making oormarei keinining'i pooki ng'ae neeku mateo tanakata tenaa enkerai nekilikuani tenaa keeta maoni embaye najee alang' teneeku ore decisions pookin tormarei naa orpayian ake loitobirr neeku ore nayii tenanu naa piishori pooki ng'ae opportunity tiatua ormarei tenaa kembaa nai husu ormarei egirai aimaka naa keshori pooki ng'ae enkata enye maa keaku ilukuny ormarei ake nairo nepali irkulie tung'anak neeku ore decision naimeeki naa matejo oltung'ani oboo elo ai favor keifaa nee involve ii pooki ng'ae peyiee etumoki naa pooki ng'ae ataa ketii enchoto sidai naa neeku kepuoi teenkeju nabo.

Ore taanai nye tenduata aai na kenare neasisho nkayiok tiatua aji amu ore oshi tormaasai na kenyor nkayiok ataa kedol ninche ana kera special aketii nye nkayiok na meyieu nye neas toki neaku ore ntoyie ketiu ana ore ntokyie tiatua aang na meidi ake ninche, ltunganak ake ninche lapetoni ake tiang as siatin nitaasieki siatin ore nai tenduata aai kenare neas nkayiok

Eji kisidai teneaku ketii ake enkaji eh condition sidai teneaku kipanga ake enkaji neaku isidai ake enkaji enkata pookin amu teneaku ninye kisafi enkaji enkata pookin naa kipanga kila kitu naa itum motisha nimanyie ina aji naa itum sii motisha niterenyue ekolong ngejuk tenaa for example tenidumunye niyooki inkikombeni arashu isainini engole chafui naa ekidim ninye ainyialaki ina ekolong neaku kanyor ake nanu teneaku kisafi enkaji enkata pookin wore eton itu irura nisuj tokin neaku kipanga poki toki esidai amu keaku ninye ishipa neaku ishipakino esiai ino amu wore teneaku iyachilia enkaji metaa chafu enkata pookin naa keaku ekipik laziness neaku minyor aatasa esiai tiatua aji .